Ũndũ ũyũ ũtũmaga nyone magegania ma gũkenerera mũthenya waku wa gĩtĩo, ta mũthenya wa gũciarwo, kana mũthenya wa gũtwara handũ rũracio, kana gũthiĩ gũcerera aciari a mũndũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga mũndũ aigwe akenete, na aiganĩrĩte. Ningĩ rĩrĩa mũndũ ahota kũhonokia mbeca ciake cigana ona, nĩ aiguaga ena gĩkeno rĩrĩa arahũthĩra we mwene mwene, mwene gwĩkenia.